Ee ore naa entoki naidim nanu atolimu tene wueeii naa nchere adolta ormwalimui tene oigira aitengen ena kerai egira aitodol ena siaai ena toki naji computer, taa nchere ore naa tena kibelekenyata ngejuk naewuo netaa kisuma inkera ena siaai ooh mashinini, aa keidim naai atabol ena siaai enashini, nedol intokitin natii ine aah taa kutumia ena ngeno aisumare ninche makewon, ashuaa ataa naai kitengeni intokin naijo nena, amu kore ena kibelekenyata ena kisuma ngejuk naewuo netaa kisuma Iltungana entoki naijo enaa naaii, keidim naii ataa eeh ena kisuma naai idim ninche ataas tene wueji aa ninche naaii ninye naaji entoki etipat naidim nanu atejo ninye eesutae tene wueji ashu nyoo nagira aaza tene, ataa kibelekenyata ena kisuma ngejuk amu etaa naa ninye aitumia nkera aisumare, ninye itumia irmwalimuni aitengenie nkera enye neeku nena tokitin naji nanu adim ataa kaidim ataa atolimu tene wueji naa enetipat oleng amuu ee ishoo naa naaai inkera ebolokinoto ngejuk aa taa tenisume ena toki aiteru ira kiti era kiti enkarai mpaka ewueeii netabaikia netaa naa saiibkidim akuna aja, as atoduaa keidim anoto eng'eno naipirrta ena toki oleng.